Chamni nere ni en dania. Koro japur pidho dania ne ni bang' kosepuro puothe. Kosepidho dania nen ni orango dania ne ni kinde ma dania nen ni dongo oolo ne pii. Kodoye to ko orango gimarach kata lee moramora kik bii ocham .Ka cham ne ni osechiek to japur dhi to pudho cham ni e puodho. Kosepudhe to otere echiro kuma odhi use oloke pesa toyudo pesa manyien to pesa moyudo no emonyiewo go kodhi topuro godo korango go kendo chamne.

Ma tij pur mar apilo madongo. Japuro puro puothe kasto okiro kodhi, kosekiro kodhi e puodho to kodhi nyak. Sama kodhi osenyak to odoyo, odoyo cham ne no. Kosedoyo to oolonegi pi e dongruok gi no. Togeng'o lee manyalo chamo chamne sama nie puodho. Ka chamne osechiek to opono chamne ma en apilo madongo. Kosepono chamne totero e chiro, to jonyiewo nyiewo. Okawo ohande to modong' odok otimo godo tij pur.

Mae en tij pidho dhok, tijni nikod nengo' e aluorawa ni kech dhok inyalo yangi' e manyasi, kaka arus kotimore e aluorawa, thok bende inyalo thi nyuomgo nyathi manyako moseromo nyuom, koseyange' to be inyalo use ringe'no be inyalo usi mondo jausono oyudo ohala, ka masira moro amora otimore ma dwaro pesa e mapiyo e anyuolawa , to japith nyalo kawo dhiange to tero e chiro to uso kasto nwango pesa kasto loyo chandwoknego. Owuoyo ma be en chieth mar thiang' inyalo kawi to imwonogo ot ma ot bed maber, pien mar thiang' be inyalo losgo bul inyalo losgo wuoch kod misibe ma chuo rwako e onungo'gi.

Ma en pith mar diek, kidwapuonjo nga'to tijni to ichako kuom nyise kaka domigi chiemo malongo', inyise kaka dang' omigi chiemo manigi rong'o maber, inyise nyaka kaka dang' omi diegegi pi sama gin kor riyo, kar ma gigo ma diegego be ninde onego bed kumalongo' to kendo kuma ler. iDegego onego luoki mondo okuodo kata le moko ma tindo tindo manya dak e dendgi kik dagi mondo kik nyoth remo kuomgi ka inyogi, to sama gi pek be inyalo konygi e kar nyuol be iyuayonegi nyathi manie yigino.

Mae en soda, ahero kit soda ma ahero en fanta, fanta nigi mit maber to be mopogore opogore, nuang'ruok mare be yot nikech iuse e dukni mopogore opogore e aluorawa. Itiyokode e nyasi mange'ny koro yudruok mare e nyasi yot, omedo thano teko mapiyo piyo sama nga'to omathe ka ohonge teko to onwango' teko mapiyo piyo kendo onyalo timo gire mano otimo, sama otiyo kode, jouso be ohero uso soda mar fanta nikech sodani thano ohero, to koro jonyiewo mare nge'ny to sama jonyiewo nge'ny to uso be nimalo ohala be nimalo.

Mae en yien mar gengo' ich, nyako kata nga'ma miyo kuom mako ich. Gimachielo minyalo ti godo mondo ogeng' ich kuom nyathi ma miyo kata nyathi manyako en tiyo gi rabayunga', rabayunga' gengo' nga'madichuo sama puko min teko to min teko ok donj kuom nga'ma miyo koro nga'ma miyo ok yud ich, sama nga'ma dichuo gi nga'ma thako terore, nga'ma dichuo dwarore ni ogol duwongne sama owinjo opuko min teko kata teko mar dala. Thano be dwarore ni mondo opuonji kuom wach teruok ka jomamine kata joma nyithindo manyiri ipuonjogi kuom ndalogi mag dwe, kagingi'yo ndalo maber kagiterore koso ndalo ma ok ber mondo ogeng' ich kuomgi.

En adier ni tiyo kod mbui e yor somo kendo timo tij jopuonje omiyo jopuonjre mang'eny motieko tiegruok numu numu, emomiyo nge'ny jopuonjrego numunumu en nikech nge'ny nyithindo manie sikul tinde tiyo kod mbui e kwalo penj nikech mbui miyogi dwoko mag penjgo, koro inwago'ni nyathi odonje od penj gi mbuyi , kwalo penj mana mondo okali, to adiera wi nyathi to ong'e gimoro, otas to okalo, nyathi sama osekalo motieko sikul ma koro owuok go oko koro omanyo tich, konwango' tich ma osomono to iyudo ni tijno tame nikech nokalo kwalo penj.

Gimatimore kae en ni laktar ochuoyo lwet jatuo sindan, kasto ogolo remo kuom lwet jatuo kasto oyweyo remono kod gilas ma be tin, to remo ma oyweyno thi dong' kanyo to imithi ti godo kuom pimo tuwo manikuom jatuo, nge'nyne itiyo gi remono madong' e glassno kirango ka be jatuo be nigi tuo maduong' marayaki, to ka ok ne opim tuwo mar ayaki to ikawe to itero remono e od pim kirango' tuwo manibede kuom jatuo.

Sama ng'ato odhi e eduka to onyiepo, idwaro gi pesa to omiye gima odwaro no, kanyo onge ga chudo ma malangwe, to chudo ma malangwe ni biro sama ng'ato odhi ochudo kata gi simu e ,sama odhi chudo ni, nitiere chudo ma balang' ,chudo ma balang' ni en chudo ma ingado, en pesa mingado sama ngani chuo kata sama ngani oro pesa kuom wegi bang' koseyudo gima odwaro no kuom wegi.

Mae iluongo ni nyi mar matindo. Ka idwa los nyi mar matindo to ikuong lwok piny ma ber, ko oselwok piny ma ber to itieko go odhiambo kata gik ma odak piny mang'eny. Kasto itimo orako e kar polo ma tin ki iketo nya bar ma tin achiel e ot rako. To imbewe gi piny kendo iyiere gi pi ma tin. Pi ma ber gi keto yot mondo igeng' rem mar pi. Ka irango dongruok mare mos ka mos to ko osetegno to igole e puodho ki ipone. Kose golo e puodho to imoyo kasto ipoke. Ka osepoke to inyalo tede ka moko inyalo ter e chiro mondo ousi.

Ee anyalo itiyo gi gini e tero drone mondo okaw picha motegno e kar ngo'wo, en gima omedoe tim moro amora kaka tero picha e nyime gi number mar ka kata ka itemo lero, temo tero yore mar piny.

Mwandu ma owuok e piny ma oko kao ndalo mange'ny nikech jopiny maokogo nyaka chok mwandu kuom dhandni mange'ny madwaro mwandugo kasto e koka gikaugi kanyakla to gi kelgi e piny ma ji nedwarogi eni. Sama gikelogi samoro mwandugi gikaloe nam sama gikelogi koni e pinygo jamane dwarogini to nam to thiga mos, nyalo kau dwe samoro jumbe mondo eka gichopi, kagisechopo to sirikal ma pinjugi kao mwandugo to ketogi e ot kagiseketogie ot to gi be giketonegi osuru monego chuli samagiketogi e otno giketo osuru kuomgi monego ochuli eka mwandugi owe, e gimomiyo mwandugi kao ndalo mathoth ka pok ochopone gi wegi .

An iluonga ni Felix, achiwo report ni pond stima kata yiend stima olwar but korwa koni kumadakie, yieni nolwar chieng' tich abich bang' koth nochwe matek gi yamo maduong', yamo mane omuko uteji ka wi tado mange'ny nolwar piny, koro akuayou ni kanyalore to mondo ubi mapiyo piyo kusebiro mapiyo piyo to mondo ulos yiendno mar stimano kik obi iyiny ngi'ma thano mange'ny manono nikech ndara ma opotheno nyithi sikul kalo gokinyi kathi sikul, ndara ma opotheno nyithindo matindao kalo to tuge bende, koro di po nono ni nyathi nyalo mulo yiend sitimano to komule mach nyalo goye, to ka mach osegoye to nyathino nyalo tho to kotho to en lal machielo roko akuayo ni mondo uchopi mapiyo piyo mondo uloki yiend sitimano mana kuom mano ero kamano.

Ka nga'to omiya thuolo mar tiyone to oneno ka tijno okowuok maber kata okomore, to gima okuongo manyalo timo en adhi to akwaye ngu'ono kuom tich matiyoneno ka gimomiyo okowuok maber. Kasekwaye ngu'ono to atemo alerone gimomiyo tijeno okowuok kamano, to kaselerono to akwaye thuolo marariyo mondo koro atimgino kaka dwarore , kasekwaye ngu'ono koyie ma omiya thuolono to atimo tijno e yo maber, e yo madwarore, nikech samoro mokuongo' natime gi samuoyo, samoro natime ka pacha ni mabor koro akwaye nafas to komiya to atime e yo madwarore.

Pi ong'adi nikech pi ichulo ga dwe ka dwe to di po nono ni dweni ok ne ucholo pi koro jo pi obiro to ong'ado pi mondo one ka utim chudo. Koro mondo odwok pi e dala kata e kuma ong'ad e pi no dwarore ni mondo odhi ka jo pi e kambi gi wegi ku osedhi e kambi no to uchulo pi ku osechulo pi to gi dhi biro kodu gi achiel kuom gi ma en jatij gi to jatij gi no dhi dwoko nu pi. Koosedwoko nu pi to koro ung'eyo kaka onego uti kendo kaka udagi, uchulo pesa pi e sa ma dwarore ku usechulo e sa ma dwarore to koro ok bi ng'adnu pi.

Ma en pith mar rabolo, sama aneno rabolo kamae to gima biro e pacha en kaka ipure nyaka ma ochope chiro, kaka idwachak pithe to ipuro lowo kasto ichuoyo rabologogo e lowo, kose chuo rabolo e lowo to onyak, kosenyak to iweye otegno e yien kosetegno to itonge' ma kosetonge' to ikwoge, kosekwoge mochiek to itere i chiro kuma jonyiewo thi nyiewe to yudo ohala, ka moko oweyo e dala mondo jodala ochame.

Ma en pith maralot , alodni dwaro: achiel lowo, marariyo odwaro ogunde, adek odwaro kothi, angwen odwaro pi, kasto odwaro kasuku mange'ny mar olo pi ne alot gogono, koro loni ikawe kasto ikete e ogunia kasto ikawo kothi to iketo ipitho e wi gunia kanyo, kothini nyak mos mos ma nyaka alot wuogi makoro otegno minyalo goli, alodni kosegole to iluoke maber kasto itere e chiro kuma ji nyiewe nyiewe to weg ohala yudogi matin, modong' be inyalo ti go e dala ka jodala nyalo tedo to be chame.

Ma en pith mara poyo, apoyo nigi ber mangeny e aluorawa ma wadakie, mokuongo' apoyono en olemo ma ka nga'to chamo to mede teko mar ring'ruok. Marariyo apoyo gogono en yath, en yath minyaloga ton pige marachar inyaloga ton en dend thano tuoche mag del omako thano to chageno nyaloga thiethoga thano, en wuon wuon apoyonogono en yath kien en bende, apoyo nogono en chiemo maler to kendo ober gi wang' thano, okonyo thano e wang', okonyo nyaka e twoche mag tho chuny ma ka ngato ochamo to okyot mondo oyud twoche mag tho chuny.

Ka en matokni ma ing'ade risit to da akwayo kata anyiso jaduong' ni mondo ong'ad risit ne wuode no. Ka oseng'ado risit to wegi mtoka bo kanone wuode kom ma nyaka ochopi, nikech chudo no ema omakone ng'ato kom. To kaen matokni moko ma ok chude, kasto imiyi risit, to danyise ni okaw kata gimoramora ma en go obed ogunia, obed gimoramora ma en godo, tokete kom kanyo. Kosekete kom kanyo, to makne go wuode kom. Kaa ponono ni kobet buta tanyise niya, ng'ato ka ng'ato kobiro bet bathi kanyo, to ng'ise ni ka omak gi ng'ato. To koseng'ise kamano to jalno dhi chung' malo, to wuok, kosewuok to hayo weyo komno nono.

Ah mokwongo anamos jaduka, kasemoso jaduka tapenje simbe ma ouso. Kasto kuom simbego, apenje simbe ma bechgi odok piny. Kuom simbe ma bechgi odok piny apenje ni magi e magi e ma bechgi odok piny ahinya, yie kasto gi modok piny matin. Kasto apenje kalure gi hero mara kuom simo, tapenje ni adwaro sim ma kama to beche odok maromo nade. Kosedwoka to an awuon ema koro aneno sim manyalo nyiewo kuom simbe duto monyisaga go.

Mokwongo ananyise mondo obi orad gi telo ma sikul kuma antiere no. Kosebiro morado gi telo ma kono to jogo dhi nyise gigo ma nyaka to obed godo, eka onyalo yiene mondo odonje tiegruok manie sikul kono. Koro en emo dhiwuok tokawo kinda achiel kachiel korango gigo ma nyaka oyudgi duto kata obedkodgi duto. Kosebedo kodgi, to telo kumanachike cha ema dhi nyise kosebedo gi gigo, atang' monego okaw achiel bang' achiel ma nyaka oyudre nosendike e tieng'ruok ma kuro.

Mokuongo' an anyise ni othi ir jo othie kambi mar jo pi, kose thi kajokiwasko mae kambi ma ochung'ne jo pi to onyis jogo ni nitiere gima otimre ma ok longo' e pi moja tiyogagodo, kosenyiso jogo gino to jogo thi kawo ratiro kachiel kachiel mabi kode kuma odake kanyo rangi' gima ok ber kata gi ma ok longo' kod pigeno , koserango' to olosne , koro anto anyalo mana miye chik ni owuoga wuoga achiel kachiel mothie ir jogo to jogo mondo okonye mondo olosne pi mondo kik omed chandore.

Gimomiyo nengo' mar mwandu masani nimalo en ni nikech sani nengo' mar ngima oidho, ka ne nengo mar ngi'ma oitho to gigo ma en mwandu milosogi be gigo mi iloso godo be bechgi oidho, jomatiyo ka loso gigo bende nyaka to pesa michulogi oithi, nikech nengo mar ngima be oseitho, koro mando gimbe giyud gima ne gi donjgo e utegi nyakato ochulgi maber, to koro ka osemedgi pesa dhichuno ni mondo nengo' mar mwanduno othi malo mondo kambi bo oyudie gimoro ohala kuom mwandugino emomiyo tinde mwandu masani bei oidho.

Lewni makauwunoni nitiere e chiro gin kaka longe' mag chuo, kod mon, skede mag mon, onyese mag chuo kod mon kasto gi soksi, tai ,ojuko mag mon, lewni matindo, lewni gi duto otingo' mag jomadogo kod jomatindo, jamachuo moko kod moko to moko to mana mek joma mon.

Pek mag gedo mag piny kaka yore ma ok beyo kaod stima ma ok nyal gen e gwenge ma dhano odakegi. Inyalo tim achiel ariyo kod mang'eny kuom mago gi mondo chandruok ka mago kik bedi. Mokwongo sirkal nyalo tengo pesa miluongo ni osuru, mondo otimgodo dongruok mar stima kaachiel kod yore ma iluongo kata ni ndeche. Marariyo, jopiny dwarore noyier jotelo mogeni, jotelo mabeyo ma koket e telo tok ang' kwal pes gi tocham pesgi. Kasto gidong' ni onge dongruok moramora e piny. Maradek, jotelo gi kosemigi tich ma koro gitiyo, dwarre ni gik moko kaka dongruok mag gero ndara kaachiel kod ywayo sitima gi,. Gimiyo tijego jogo mogeni, jogo ma komi tich to timo ma nyaka tieki. To sama ndara kaachiel kod sitima osebedo maber ema jo busta mobiro e gwenge kod mieche kuchocho to keto bustagigo. To sama giseketo to mbui bedo ma tiyo maber, to jogweng' be nyalo timo tije mag mbui gi. To dongruok nyalo bedo kaachiel ka jok maneonge tich nyalo yudo tich.

Mokwongo Safaricom nyalo keto gimiluongo ni busta, to bustani ka giketo to dhimiyo, dhimiyo donje mbui bedo mapiyo piyo ne jogo madwa donje mbui ka somo ma gin nyithindo ma somo gogogo. Nikech busta miyo gikmoko bedo mapiyo piyo sama ng'ato donje mbui. Marariyo, Safaricom miyo ji simbe ma ichulo mos mos. Nitiere nyithindo mok nyal nyiewo simbe mak aluf pira, pierariyo gi wiye, pieradek kasto kata pirang'wen. Nitiere kata mieche moknyal yudo siling' alufabich, koro jo Safaricom oketo ni niyalo dhi gi kata miya abich to ichulo kasto imiyi simo. To ibo ga bet kiketo siling' prariyo pile ka pile e sim no kasto itiyo godo e wecheni mag somo. Kuom mano nyithindo nyalo donje mbui, nyithindo te mawuok kuo, e e mieche mopogore, jogo man go, maonge godo kasto jogo ma nigodo moingo nyalo donje mbui to nyalo somo.

Ma iluongo ni piedho, piedho itimo e yo machal kama. Ikawo ojala kata pala, gino mabith manyalo ng'eto. Kisekawo gima kamano to ikawo yien monego ipidhno, titene gimoro ka ipiedhe mos ka mos ma nyaka obed gima opiedhore. Ipiedho konchiel kasto iloko konchiel ma moro tipiedho. To giko ne, gino bedo gima ber mosepiedhi kaka nidwaro. To mano e kaka ipietho. Gima lich en ni gima, gir pietho no onego obed mabith mondo pietho obed mayot.

Kastamba mageno kendo maero: adwa leroni gimomiyo bech oduma oidho. Bech oduma oidho nikech ni ngima oidho, to ka ngima mar dhano oidho to bech gik mawatiyogo e puodho mitiyogo e puodho. E pitho, doyo, kaso rito cham ka pod nyak. Gigo gin kaka kodhi, manyiwa ma itiyogo e puodho, pi miole puodho. To kata ka ose cham osenyak, idwa moe tigole e puodho. Samigole e puodho ni, indiko jogo ma konyo e golo cham e puodho? To sama gikonyo, nyaka to chulgi. Mano be dwarore mondo omigi pesa. To sama chamni osechiekl mo ikele chiro, ikele gi ndara, to ndara ni nyaka to chuli. Jo obed jagari, kata ja peng' moting'o gini kakele ndara e chiro. Koro emomiyo mondo japur oyud ohala, nyakato ket bei mamalo nikech en botiyo gi pesa mang'eny. Samo temo otimo pur motim nyaka macham no ochop e chiro kumakoro dhano nyanyiew.

Koth oduma ma gredi ber moloyo koth oduma ma nyaluo, nikech koth oduma mar gredi en kodhi ma nyak piyo piyo. Kikao koth oduma ma nyaluo to kichwoye e lo to okao dweche kata auchiel mondo e konyaki. Mondo koro kitere e chiro to okawo kata gimoro dweche ochiko nikech nyaka miye ndalo mag tegno. To kikawo koth gredi titero ichwo piny tipidhe, tiyudo ni okao nus mar nde seche kata dweche mane koth nyaluo kawo. Koro koth gredi ber nikech onyak to kendo otegno mapiyo. Koro omiyo ja u, japur ohala ma piyo piyo, to ohala ma piyo piyo miyo japur ngimane lokore. To sama ngima japur lokore to enbe obedo gi teko kendo jiwruok mar dhi mbele gi pur.

Jakede moketie ranyisi kembe bechegi ni malo moloyo ma ongo go, nikech jakede mokete ranyisi kembe, jakedego gin e jakede maradiera ma kambi oloso. To mondo kambi odwok bech jaked bes pesa mar jakedego kambi nyaka ng'aw bei ma nengo malo. Mondo eka giduok pesa gi mane gilosogodo jakedegigo maradiera. To jakede mo ok gin jakede mag adiera, ma onge gi ranyisi mag kembe gin jakede molosa losa gi dhano ma ka gi kacha mondo yud yuto. Jakedegi kethore mapiyo piyo koro be nengogi niga piny nikech kinyiewachiel kawuono, kiny osekethore. Koro chuno janyiewo dok e chiro, to sama janyiewo dok e chiro to beche rach, beche ni piny. Koro nyiepo ne ng'eny to dakne tin. Moloyo jakede ma dak aming'a to kinyiewe to be nengone ni malo. To mondidog e chiro nyiewe kawo ndalo mathoth.

Akwai janyiewo ni sani matokni misechulogo sani gionge e chiro. Koro inyalo hori ka igeno wa kendo igeno ni wabomiyi matoka nini sama gisechopo e chiro. Koro wakwaya kwaya geno kuomi to wakwayo ndalo matin. Wanyalo nyisi ni en ndalo ma kamae nikech kambi mane kelonwa mitoknigo osenyisowa ni gin gichiegni donjo e chiro. Koro wakwaya kwaya, wakwayi mang'eny ni mondo ibed abeda ma mos matin kimiyowa ndalo matin mondo wang'i wachni to ka matokni go obiro to wan wamiyi. To ka po nono otimre ni ok gichopo to wan waduokni pesa. Koro genwa agena nikech, wan kambi maduong' to dhano ogenowa. Koro inbe ket aketa geno kuomwa. To kuom mano agoni erokamano kuom duto te kendo kuom genowa ka iritowa. Erokamano.

Gima omiyo avokado achiel iuso siling' piero abich en nikech, avokado ni sama o i e, japur pod pidhe. Japur nyaka to nyiew manyiwa ma nyiew gigo ma itiyogo e puodho kaka ojala gi gigo. To gigo sani nengogi oidho ahinya, sirkal be kawo osuru kuom jopur ma puro avokado gogo gi. Emomiyo sama janyiepo odhi kawo avokado ni kuom ja pur mondo otere e chiro mondo ouse. Nyaka to ous okawe gi nengo ma malo mondo japur oyude ohala kuom avokadonegi. En be mondo oyud ohala kuom avokado mosenyiewo kuom japur, nyaka ong'aw nengo. Nikech en be odhi tiyo gi pesa modno oter e chiro kotiyo gi ndara. Ngima be oidho, koro mondo gigi oti ne jogi, nyaka to bei pesa obed abeda malo, nengo obed abeda malo.

Kembni mag tudruok mag sim kaka Safaricom kod Airtel onego oket chenro ma gichiwo piny. Mondo jogo mani yutogi ni piny, obedi ni nyalo yudo chenro go e pesa ma piny. Ka gidwa gocho, ginyalo yudo chenrogo e pesa matin ma ginyalo bedo godo. Marariyo, simbe mag ahola. Jogi nyalo kalo simbe mag aola nikech jogo mach ma yutogi ni piny ok nyal bedo gi siling' alufabich, kata aluf apar kata aluf prariyo gi wiye nyadi chiel. Koro ginyalo bedo gi siling' miabich. To miabich ni ginyalo chulo ka gichako kawo sim no. To ka gisechulo mia abijno to giboga chulo moro mos ka mos, mos ka mos ma nyaka gitiek chudo. To ka gisetieko chudo to koro simbno bedo simbgi. Koro seche ma gitiyo gi simo ma ok gitieoko chulo, winjruok kendo tudruok e kindgi bedo mayot gi jogo ma ni godo. To be ma yuto gi yo, ma yutogi ng'eny, manyalo yudo gigi e yo ma dicchiel. Koro miyo tudruok kind dhano bedo mayot.

Ndalo manapidho chamni, ne chamni en cham ma budho e ndalo kata puodho. To chamni koa napidhe to nonyalo weche mang'eny e puodho kate ndalo. To seche mokawo ndalo mag'enyni, dhano penja ni to gini ne chieg karang'o? To sama dhano penjo, dhano nopenjo ma chunygi ochido kod rito. Koro sama chuny dhano nosechido an kanatero e chiro koro gombo mar dhano noselal kuom chiemba ni. Koro niyudo niya, dhano nosemanyo gima ne ginyalo tiyogo kar chamba ni. Koro nikech chamba ni ne budho e chiro, to kata ka nagole mause, dhano nok dwa nyiewo. Nikech nok gidwa gima miyogi miluma, ka osemiyogi miluma to weyogi aweya kamano. Koro dhano nok nyiewi., koro niyudo niya: chamni nanyaloga chame gi jooda, gi nyithindo, kasto gi min oda e odwa koni. To kanwasechame tiyudo ni adhi asara nikech onge yuto mayudo kuom chamni, adhi adhiya e wang'. Koro nadhi adhiya mawacho ni we awera gi pith ni tadoge pich machielo. Mondo anbe ayude yuto mando atime achiel ariyo mag ngimana.

Mokwongo, jatuo dhie osiptal kuma odhi orado gi daktari kata laktar. To laktar pimone ni tuo mane machando ngimane. To laktar kosepimo ni tuo mane moyudore monwang'ore ni ma to e tuo machande. Kasto laktar ndikone yien modhi onyiewo, jatuo wuok achiel kachiel manyaka odhi e od yath. Kuma odhi yudo ng'atno ma uso yath, ma en jaus yath. Kose nwang'o jaus yath, to ochiwo kalatas ma dak, laktar nondikone moting'o yien monego onyiewi. Kasto jaus yien kawo ot, kalatasno to chiwo yien kasto jatuo chulo pesa. Kasto kosechulo pesa to ohayo, odhi tiyo gi yien momiye gi jaus yien, yath.

Gima timore ka en ni mon ma osenyuol kata mon ma nigi nyithindo mathiso ipuonjo kaka ginyalo rito nyithindogo e kinde ma pod gitindo. Ma nyaka gibed jogo ma dongo ma dito dito. Ipuonjogi kaka ginyalo dhodho nyithigi, kaka ginyalo ritogi e yo maler ka ipuojogi gik monego gitim gi maok onego gitim ne nyithindo matindo kendo mayom go. Ma ka gitimo to nyalo kelo masira ne ngima mar nyithindo go. Koro ema itemo lerne mon kae achiel kachiel.

Ka ng'ato dwa yao kambi mar kungo kod bengi, jalno dwaroreni obed gi higa mar apar ga boro ka dhi mbele. To mondo ng'ato obed gi higa mar par ga boro ka dhi mbele. Ngatno dwarore ni obed gi kitambulisho ma ng'iso ni osechopo higa mar par ga boro to odhi e bengi to bengi rango kitambulisho no to koseneno ni en kitambuluisho mar adiera ma ok en kitambulisho mar kwo kata mar miriambo to bengi chako dhi kode mos ka ng'iyo ne hatua ka hatua ma nyaka oyud akaunt mar bengi. Pesa matin mi iyawo go bengi en sing mia abich kuom sani. Ng'ato ma chako yawo akaunt ma jayuto ne piny dwarore gi sing mia biach ek ywa akuant mar kungo kod bengi. Dwarore ni sa ma ng'ato yawo akaunt mar kungo be dwarore ni odhi gi ng'at ma chung ne ma ka po nono ni di ne olal ngima ne to jalno chung' ne to nyalo yuto kuom pesa ma ne okano koro pesa go ok dhi ni olal to nitiere ng'atno ma inyalo mi pesa gi.